Mak mana ni tijni e aluorawa to itime kuom dhiang'. En ni ikawo dhiang' mosenyuol minyiedho ikawo to iduodo eyien, kendo matwe maber maok onyal buodho mondo oguechi eka nyiedhe kanyaroya be nikanyo. Inyiedhe matin to nyaroya dhoth matin, inyiedhe matin to nyaroya dhoth matin kamano e kaka wanyiedho e aluora ma korwa koni lakini diel to dawe, diel wan ok wanyiedhi.

Tich mar nyiedhoni to oselokre sana. Kinde ma nene, ne jodongo ne nyiedho kagidwa duodo dhiang' ekul to ne ginyiedho gi luetgi gi mo miluongo ni mor dhiang'. Ne ikawo mo moro mar dhiang' minyiewo e duka kata gi kisungu dende ni tip top, to Kiswahili luonge ni Ng'ombe. Ne ikawo morni to iwicho kuom dhiang' e thund dhiang' lakini gi e piny molony masani tindie itiyo gi masin. Jo jo teknolojia obiro gi gi paro moro mar tiyo gi masin. Isoyo asoya e thund dhiang' to dhiang' nyiedhre anyiedha. maonge ng'ama nyiedho dhiang' koro en gima oselokre kuom muda gi piny masani